Kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha nĩ ũhoro wa bengi, na bengi maita maingĩ nĩ mũndũ mwene akoragwo na matanya, ciĩranĩro akeĩrĩra we mwene na agatua matua marũmu ma kũhingũra bengi, na matua macio ma kũhingũra bengi nĩ makoragwo me maritũ rĩmwe kũrĩ andũ mwanya mwanya, na nĩ makoragwo me mahũthũ kũrĩ andũ mwanya mwanya. No no nyende kuuga atĩrĩrĩ, gũtua matua ma kũhingũra bengi nĩguo wega makĩria nĩũndũ oo ũrĩa ũrathũkũma ũkaiga mbia ciaku, macio nĩmo matua maku na matua maku nĩ mekũringana na mbia irĩa ũrona na nĩwega kũiga kĩgĩna na nĩgetha ndũkanathĩnĩke mũtũrĩre wa thutha-inĩ. Tondũ ta gĩkũyũ nitugaga ũnini ũrĩaga wĩthĩ, ũguo nĩ kuuga atĩ oo kĩrĩa ũrathũkũma oo kĩrĩa ũrahota gũthũkũma thaa ici wĩĩ mũnini nĩkĩo ũkũiga kĩmwe na nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ũgakũra rĩĩ ndũkanatinde ũgĩthĩnia andũ anyu, ndũkanatinde ũgĩthĩnia ciana ciaku, ndũkanatinde ũgĩthĩnia mũndũ oo wothe atĩ nĩ wĩigĩire kĩĩ, nĩ wĩigĩire mũthithũ waku. Kwoguo nĩ ngũria andũ othe makeigĩra...

Ũndũ ũyũ rĩ, nĩ mũteithĩrĩria wa mũrwaru, aratheca mũrwaru na nĩko kana kau ka karathecwo cindano, na ũndũ ũyũ no nginya ũkorwo ũthomeire cukuru, na nĩũndũ wa kũ, ũngĩmenya na kuonererio ũrĩa mũndũ akĩnyitaga cindano. ndũgathiĩ ũthece mũndũ ũru, nĩtwanaigwa ngano nyingĩ atĩ ndagĩtarĩ nĩathecire mwana cindano na kũgũrũ kuũ gũgĩthũka, guoko kuũ gũgĩthũka, nĩũru mũno akorwo ũndũ ndũĩrĩ, kaba ũthiĩ wambe ũthome, ũthiĩ wambe wĩke ũthuthuria, ũthiĩ wambe ũ ũthiĩ cukuru, ũthome, wonererio gwĩka maũndũ ta maya, gũtheca mũndũ cindano, na nĩgetha ndũgakĩrehe hathara ya mũndũ ũcio, atĩ atũre e kĩonje, atũre atahotaga ũ ũndũ, nĩũndũ waku wa gũĩka maũndũ ũtathomithĩtio, wa gwĩka maũndũ ũtarĩ wa wonererio ũrĩa ũngĩka wega na nĩũndũ ũcio, ndĩramũhoya inyuothe, angĩkorwo ũndũ ũcio ndũuĩ wega rĩ, kaba gũthomera, na nĩgetha ũgeka ũndũ ta ũyũ wega na nĩgetha ũ ũka ũkamenyerera mũrwaru na ũ ũkemenyerera we mwene, nĩũndũ ũcio no.

Kĩndũ gĩkĩ rĩ gĩtagwo gĩtũngũrũ na gĩtũngũrũ rĩ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ rĩ kũrĩa gũkũraga itũngũrũ gwĩtagwo Kĩawara, Nyeri. Na Kĩawara Nyeri rĩĩ wambaga ũkaharĩrĩria mũgũnda no nginya wambe ũcimbithie na gĩtinga wega, ũke ũhũre haro wega na gĩtinga, ũcoke ũite thumu wega wa ng'ombe, ũcoke ũite bataraitha, ũcoke ũke rĩu ũke ũhandĩte gĩtũngũrũ gĩaku wega wega ũkĩhumbĩre oo hanini hanini. Na nĩgetha gĩtũngũrũ kĩu kĩna indo ciothe a thumu a bataraitha, kĩna indo icio rĩ nĩ gĩkũhota gũĩkĩra wega na gĩtunguhe wega na nĩũndũ woguo kĩrehe maciaro mega nginya wagĩtwara kũndũ ta thoko ũkendia wega tondũ gĩtũngũrũ kĩu nĩ kĩragucĩrĩria andũ maitho. No nginya ũkorwo na gĩtũngũrũ kĩo kĩenyewe tondũ no nginya ũkorũo na mũngũrũ ũcio nĩgetha ũũhande na no nginya ũkorũo na mũngũrũ mwega nĩgetha kĩĩ ũrute maciaro marĩa ũngĩigua nĩ ũrenda. Rĩu nĩkĩo ũkũigwa atĩ mũngũrũ ũcio no nginya ũrute harĩ mbegũ irĩa njega. Na nĩũndũ woguo tĩĩri mũnoru na nĩgetha maciaro makorwo me mega biũ.

Mũtambo ũyũ nĩwa thirikari, na mũndũ ahũthagĩra akĩoya pasipoti, pasipoti nĩ gabuku keho, ah kahũthĩkaga ũkĩenda gũthiĩ thĩ cia nanja. Kũndũ ta America, kũndũ ta Saudi Arabia, no nginya ũkorwo na kandi ĩyo ya pasipoti. Pasipoti ĩyo nĩyo ũ ũkĩambĩrĩria karũgendo kau ga kũmioya rĩ, nĩko ũkũingĩra rũrendainĩ rũrũ rwĩtagwo E-citizen. Na E-citizen nĩ ya thirikari. Na wakĩingĩra hau rĩ, tarĩngĩ nĩ nĩ nĩ kombyuta ũrakĩhũthĩra, ũkaingĩra rũrendainĩ rũrũ rwĩtagwo E-citizen, Ũkorio ciũrĩa tarĩrĩ, ta ID yaku kana wĩna ID kana wĩna email ũgagĩkĩra hau. Wekĩra ID yaku rĩ, kana email rĩ, ũ ũga ũgethondekera, namba ya thiri ĩtagwo password rĩ, wekĩra rĩ, nĩũgĩkĩrwo ũcokere password rĩngĩ, nĩgetha ndũkariganĩrwo kĩ?password na no ũmĩandĩke handũ nĩgetha ndĩkariganĩre. Ũgacoka ũ ũkorio atĩrĩrĩ, kana nĩũkwenda kuonania password ĩyo rĩ.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo ngano, na ngano rũrĩrĩ-inĩ rwitũ rĩ nĩ mamĩendete mũno tondũ nĩ mahandaga bado na nĩmagethaga na rĩrĩa magetha rĩ, he amwe mendagia makona mbia nyingĩ na mageka maũndũ mangĩ manene gũkĩra macio. a o mbegũ ĩno ĩtagwo ngano rĩ noyo mũndũ akĩoyaga agathuraga agatũara gĩthĩi agacoka agathĩa mũtu ucio. Mũtu ũcio rĩ, ũgũka ũruge chapo na andũ makenere chapo icio mũno magĩcirĩa. No cirĩanĩrio na thubu wa nyama na no cirĩanĩrio na mboga. Arabu rĩ ngano ĩno rĩ nĩ njega mũno, tondũ rĩu ũmenye nĩ yendio, andũ nĩ mona mbia, na magũra indo nyingĩ nyingĩ.

Nĩ harĩ bata wa gwĩka ũndũ ũyũ wa kũrĩha igoti thĩiniĩ wa bũrũri o wothe, nĩ ũndũ wa kũrĩha igoti nĩgũteithagia mabarabara makwo, mathibitarĩ makwo, nĩgũteithagia ngina maĩ mekĩrwo kũndũ na kũndũ kũrĩa kũmũ, kũrĩa gũtarĩ njũĩ nyingĩ, ona kũngĩkorwo kwĩna njũĩ nyingĩ nĩgũteĩthagĩrĩria maĩ mekĩrwo mĩciĩ-inĩ andũ matigage gũtinda magĩteyanga mathaa atĩ nĩmathiĩ gwetha maĩ na nĩ ũndũ wa kũrĩha igoti rĩ maĩ macio magekĩrĩka kũrĩa gũtarĩ na maĩ. No nĩ ũkinyaga handũ ũgakora atĩrĩrĩ igoti rĩu ona twarĩha rĩ rĩtirahũthĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire. No no njuge atĩrĩrĩ rĩhũthĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩ harĩ bata wa kũrĩha igoti o mũndũ o mũndũ nĩ erutĩre kũrĩha igoti atigage kwĩhithania atĩrĩrĩ nĩĩ rĩ ndĩ handũ hana ĩ na ona ĩngĩaga kũrĩha rĩ ndingĩũrio. Aca tĩ wega ũguo, kaba kũrĩha igoti nĩgetha maũndũ marĩa mangĩendeka rĩ tarĩngĩ nĩ ũrenda certificate ĩyo ya kũrĩha igoti, ta rĩngĩ nĩ ũrenda kwambĩrĩria maũndũ, ũrenda certificate ĩyo nĩ ĩrorio handũ no ũmĩone naihenya o ũrĩa kũngĩhoteka. Nĩwega kũrĩha igoti, na igoti rĩu nĩrĩgũtũteithia maũndũ-inĩ maingĩ ma ũthiĩ wa na mbere.

Rĩrĩ nĩ igongona rĩa ũgĩkũyũ, rĩrĩa rĩkagwo hindĩ ĩrĩa anake mathiĩ kũgimara. Mathiĩ kũgimara rĩ, nĩmaheagwo mataro maingĩ mũno, na nĩ mega mũno. No nonyende kũmera atĩrĩrĩ, mekĩragĩrĩre mataro macio, mataro maya makoragwo me mega mũno tondũ, nĩmataragwo ũrĩa mangĩhota gũikarania na andũ arĩa angĩ, atĩ ona ũngĩona kairĩtu nahau bara, tiga kũ kwĩciria ũrĩa ũngĩgathũkangĩa, no kagitĩre ta mwarĩ wa nyina, tondũ ũguo nĩguo wega makĩria ũndũ ũrĩa ũngĩhota gwĩka. Nĩmarutagwo mataro maingĩ mũno, ũrĩa mũndũ agimara, to mwĩrĩ tu, agimaraga nginya meciria. Akamenya ũũ nĩũru, na ũũ nĩwega. Na agimara rĩ, ndagĩrĩirwo atĩ gũkoma kwa nyina, nĩakĩrwo nahau nahau thutha, na nĩgetha aikare nahau, ahote gwĩciria ũhoro wa mũtũrĩre wake, ahote kuona gabere, ahote nginya kwĩ ikaria, na kũ gũtuĩka mũndũrũme ki. Na nĩgetha ahote kũrũgama wega, ona athiĩ thukuru, wa andũ anene, agakoragwo akĩmenya atĩ.